Magi gin rech mopidhi. seche ma wapidho rech, onego obedni wamiyogi chiemo, mondo gidong e yo makare. Sama wamiyo rech chiemo, to rech bedo mabeyo kaka wadwaro, kasto kosedongo maber, to wating'ogi to waterogi e chiro to wausogi ne jochiemo, kasto wayudo omenda. Omenda ni kawaseyude, to wanyalo tiyo kode e nyiewo chiemb rech mamoko ka wamedo pidho rech pile ka pile.

Ma en oduma motuwo. En achiel kuom cham mipidho e puodho. Sama osenyak maber, to wagole e puodho kaeto wamoye. Bang' ka wasemoye to wasuse. Ka wasesuse, to wamoye kendo motuwo maber. Kosetuwo tikwore ma yugine wuog te. Ka yugine osewuok, kasto wakawe to wakane e gunia.,wakane e dero, kasto bang'e wadhi to warege to olokre mogo, to watedo godo kuon to wachamo.

Kae wan gi rabolo, rabolo kosetegno maber e puodho, ting'ade. Koseng'ade kaeto ikuoge ma ochiegi. Kosechiek kaeto ichame. Bende wan gi nyanya. Nyanya bende ka osenyak maber e puodho, tipone. Kosepone, kaeto ikwoge, kosekwoge mochiek maber, to wanyalo tedo kode kata wanyalo chame manumu. Kae bende wan gi apoyo, apoyo bende kosetegno maber, tipone ,kosepone, tikwoge, kosekwoge mochiek, kaeto ichame. Bende wan kaendi golemo mar machunga. Machunga bende kosetegno maber e puodho, to wagole, ka wasegole, to wakwoge, kosechiek to wachame.

Ma en mapera. Ahero chamo mapera marachar nikech omit. ogeng'o dendwa kuom yudo tuoche mopogore opogore. mapera marachar mit kendo kichame tiwinjo ka ober kendo oneno maber bende kapod en e yath.

Ma en oduma, mondo omi ochop kama entiereni. Ikawe to ikome e puodho. kosekome to oti. Bang' koseti, idoye, iwire kasto odongo. kosedongo to otegno. bang' kosetegno, tidhi tigole e puodho titere e dala. Kosetere e dala timoye. kosemoye botuwo tisuse, kosesuse, tichako imoye. Kosemoye, tikwore ma yugine wuog te. Ka yugine osewuok te, to wakawe kasto wadhi warege tolokore mogo.